Boishoni kotoretech en kokwet nenyonet kocheng chepkondook chekiliponen sukul ak amitwogiik kora si kotoretech kimnotet nebo e kila betut. Boishoni kora kokonech amitwogik chekonech kimnotet, ako kokonech kora keyaai mungaret. Toretech ko kakialdei asikobiit kenyooru chepkondok chekiriben gei kila betut. Ako boishoni missing, ingeyai boishoni kotoretech, amun boishoni kokonech kimnotet en borto nenootok kubunu kasisiek cheimuch keyai. Ngunon boishonii en kokwet nenyonet kobo komonut kabisa.